Tũkĩingira kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe he maaĩ ngoragwo njigĩte hau nja tũgethaba magũrũ na moko azin iratũ nĩguo tũtikaigĩrie mĩrimũ kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe kũmĩgitĩra ndĩkarũare.

Gũcihe irio irĩa cihetũkĩtio, naa kũmĩtuĩra mahuti ma mĩgũnda, hamwe na gũtigĩrĩra ng'ombe ĩyo nĩ yarĩa cumbĩ, nĩ ĩracũna cumbĩ, nĩ ĩranyua maĩ maiganu, na harĩa ĩraikara nĩ hatheru, nĩguo citikagucie mĩrimũ.